Kang'iyo ka, aneno ka ng'ato omako simbe kendo simbe ni chal ma oyude pesa, kendo ok en pesa matin. Kang'iyo mos en elufu piero adek gi adek, mia adek piero abich ma oyudo. Pesa aila ni, gi sama piny ochope ni en gima kelo mor ahinya. Nikech mondo iyudo pesa aila ni, kata mondo ilos pesa aila ni okyot. Omiyo amor ahinya kaneno ka oyudo pesa machalo kama, elufu piero adek gi adek, mia adek piero abich. Ma pesa manyalo konyo ng'ato maber ahinya. Sani nyithindo ochiegni dok skul, pesa ni inyalo chulo godo school fees, modong' inyiew ne gi go achiel ariyo adek ma gidonjo godo e skul. Joma dong' ot bende pod oyud kaka chiemo. Kendo inyalo medo kata michul godo ot bende. Omiyo pesa ni en pesa maber kendo makonyo.

An kaka janyuol aneno ni piny owacho pokoketo ng'eyo moromo kuom jopiny, kuom somo mar mbui. Awacho kama nikech ang'o? Nyaka sani iyudo ni thoth jonyuol pod bagni, janyuol dwa ng'eyo kata ni onegobedni nyathine somang'o. Samoro nyathine odhi e mbalariany, odwa ng'eyo ni todhi timo kos mane, didware pesa di? To gin gik mage midwaro mondo nyathino otim kosno e yo maber? To kar mondo janyuol ong'i ang'iya wechegi e mbui, odwani okaw thuolone mondo odhie skul. Janyuol dwani owuo gi japuonj mar nyathine, lecturers odwa ng'eyo ni to nyathi dhi nade gi somo. Odwa ng'eyo ni to nyathine oyudang'o katesomo motimoni. Kar mondo jonyuol ong'i ang'iya gigi e mbui, pod iyudo ni jonyuol dwani mondo odhi nyake skul ekoyud dwoko mag gigi. Koro sirikal pokotimo miyo yot kata miyo ng'eyo jonyuol ni gigi te inyalo time yor mbui. Kendo okochuno ni nyaka janyuol bedie kata dhiye en owuon ekong'e gik matimore. Omiyo an aneno ni sirikal onego okaw thuolo gi maber mondo gi twag gi jonyuol. Obed e yor redio, TV, yo manade ma jonyuol nyalo bedo mondo owinji mondo obed kod ng'eyo gi yot ma mbui kelo sani e yor someo. Kamano.

Alo, ma an Adhiambo, ne an kod penjo. Kana kawo simu ni kuomu sime michulo bang' odiochieng' kodiochieng'ni to nunyisa ni onego bed ni achulo siling piero auchiel pile ka pile kuom dweche aboro. To kago kwan mar pesa no tayudo ka en pesa mang'eny nikech kana penjo dukni miuse simbe to simu ni kaluwore gi pesa mugoye ugoye nyadiriyo mar beche me dukni. Koro apenjora ni to ma utimo kama nang'o. Donge ma dibed ni oidho ahinya kendo hinyowa kaka jopiny mapod nweng'o gi ok ng'eny. Donge onego bed ni umiyo wa bei kata ka wachule mos mos to en bei ma ok ohidho ahinya kendo mok miwa pek, nikech ka wachule kuom dweche aboro to wachulo siling piero auchiel pile ka pile dong' mano uneno ka en pesa mang'eny kitemo ng'iyo kaluwore gi pesa ne meduka kokikawe nichule mosmos. An akwayo ni ung'inwa wach bei ni kata kuyude ohala moro to kik uyud mang'eny ahinya ma inyowa kaka jopiny nikech simbe u gi to ber gikonyowa ne wan joma ok nyal yudo pesa dichiel mondo wachudi konywauru

Kang'iyo ka, wankod kabat mabendong'ere ni kabinet. En kod nengo nikech e iye kanyo emikane otese gi buge mantiere kod weche duto te matimore ei kar thieth ka a. Koro en gi nenge nikech kata nyiewe mokwongo en bei ma ok yot. Gik mokaneiye go bende gin gik ma nengo gi ok yot, kendo weche mane i gik mokane go gin gik ma tekre gi ng'wny monego okan gi siri ma malo. Kang'iyo ka bende ntie mesa mar chuma ni, gi stul mar chuma no be aneno kanyo. Mago gin gik mantiere gi nengo ahinya kanyo. Wantiere kendo bende gi fan, kata gima go yamo mondo kik liet kata kok ni liet nitie eiye kanyo to kik liet cham joma niye iye kanyo, laktar gi jatuo mantie e iye kanyo. Bende wan kod gige loso ler, wankod ndope kanyo gi mop ne midiyo ni i to pi mane iye wuok tituoyo godo kendiyweyo godo dier ot. Mano gima nengone ok yot. Tray mikete otese mantiere ewi mesano bende ok en gima nengone yot. Kom, kombe ni kanyo, be aneno kanyo. Ok gin kombe ma bechgi yot.

E kind matatu kod apiko, an ahero matatu. Nikech matatu kibedo eiye, ichalo ng'ama obedo ei ot. Koro matatu owuon no geng'o ni gik mang'eny. En e body. Ogeng'o kata ka gimoro lwar, tolwar mana e wi matatu ni, koth ka chwe tok goyi nikech in ei matatu, buru kata bed mana ni ng'eny manade e ndara ok thing'i ahinya nikech in ei matatu. Bende, matatu bende ting'o msike mang'eny. Koro an ahero matatu. Apiko, ober ochopo kuonde ma samoro matatu okchope. Lakini rach apiko en ni, in e rageng'. Koro kulwar in e ma ilwar, ka koth chwe in e ma koth ogoyi, kii hinyruok moro bete, in gi ng'ama riembo apiko ni ema hinyruok ni mako u. Bende kata nidwa dhi kumoro e yor siri tidhi gi apiko, kumoramora mikale ji tee neno ni 'e cho ng'ane kalo'. Koro oonge siri. Emomiyo ahero matatu. Kiidhe, ng'ama ong'eyo ni in e iye onge, mana joma ni eiye kodi ka. Nyaka ichop kuma nidhie cha milor. Koro joma nokidwa ni samoro oneni, okbi neni nikech in ei matatu. Emomiyo ahero matatu, mohingo apiko.

Oyaore, nyocha ka nakalo ka naneno ka nuuso mo mar chiedo. Lita adek kuom siling elufachiel, kendo namor nikech naneno ka bei no odok piny matin. To naonge pesa kuom seche go. Kawuono nakalo kendo nasewacho gi chunya ni mh, ka ang' akalo bute kacha ang' nang'i ane nkech nayudo pesa na moro matin mondabi akaw mono. Sani nyithindo nie, ni dala to itedo mang'eny. To kang'iyo ka tayudo ka kendo koro osedok e beche machon mar alufachiel miyadek. To an nating'o mana alufachiel manyocha neno cha, be nitie kakunyalo konya? Be nitie modhi moko manodong' kanokonyiew chieng' manuketo ni mo en siling' alufachiel cha. Mondukonya nikech mae e pesa mane an go, to naneno ber mo kakawo dichiel molo kasikanyiewe matin matin kobabo kobabo kuom siling' prariyo. Akwayo ni mondikonya. To kopogore gi mo, kata sukari bendinyalo ng'iyona mondayud kakakonyora gi nyithindo sama gin dala ni. Piny emoridore emomiyo akwayo kama, piny tek ne jonyuol. Bende wasechako golo tams e kaka nyithindo dok.